Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ andũ makoragwo maikarĩte mĩciĩinĩ yao, makĩrorera, nĩkoragwo ĩ ceceni, kũrĩa andũ makoragwo makĩrorera, maikarĩte o kwao mũciĩ, na ceceni ino ĩĩtaga Citizen na nĩ ĩtuĩkaga ya kũrehe m andũ, matiganĩte, kuona atĩ nĩgũkoragwo na mũndũ ũrĩa ũkoragwo kũu ceceniinĩ, na nĩwe ũtuĩkaga wa gũĩta ageni, na wĩra wake ũkoragwo wĩ ũrĩ wa kũria ciũria, na nĩmarehaga andũ ta atongoria, arĩa matuĩkaga a kũmoria ciũria citiganĩte, kũringana na mawĩra marĩa marathiĩ nambere na kũruta, na tarĩũ tũrona haha mũndũ ũcio etagwo Jeff Koinange, na nĩatuĩka wa kũrehe andũ matiganĩte ta atongoria, akamoria ciũria, na rĩmwe ona nĩ ũkoraga andũ a nanja andũ arĩa marathikĩrĩria nĩmaheagwo kanya, gagũtũma kĩ mahũ no mahũre thimũ, na matuĩke a kũria ciũria iria marenda kũria atongoria acio.

Kĩndũ kĩrĩa ũrabatara, nĩgetha ũtuĩke wa kũruga keki, ũbataraga kĩndũ ta mũtu, cumbi, cukari, na nonginya ũkorwo na makoro ma macungwa, na nĩ ũgũraga nginya matumbĩ, na ũkagũra nginya iria, tondũ ũtuĩkaga wa gũcitukania ciothe hamwe, harĩa wacitukania, warĩkia gũcitukania, nĩ ũciheaga ndagĩka ciganona, na nĩgetha cituĩke cia gũikara, na cituĩke cia gũ cia gũtukana wega, warĩkia ũguo, nĩũtuĩkaga wa kũharĩrĩa jiko yaku, harĩa ũmĩakanagia na makara, na yakana yanyita wega, nĩũtuĩkaga wa kũigĩrĩra thaburia yaku, na ũgatuĩka wa gũitĩrĩra mũtukanio ũcio wothe, gwĩ thaburi thĩinĩ, na ningĩ ona nĩgetha ũtakunĩkĩire, wacoka wakunĩkĩra nĩũtuĩkaga wa kũruta makara marĩa makanĩte, ũkamekĩra gĩkunĩkoinĩ, na nĩgetha ũtuĩke wa kũigĩrĩra igũrũ, wa thuburia ĩyo, ũkamĩkunĩkĩra ĩna makara igũrũ, na nĩgetha keki yaku ĩtuĩke ya kũhĩa wega, thĩ na igũrũ, na nĩgetha ũga ũcoke ũmĩrĩe rĩũ wega.

Mbica-inĩ ĩno, nĩtũrona ũyũ nĩ mũrĩmi, kuona atĩ nĩageretie kũingĩrĩra ũhoro na kũrĩithia mbũkũ, nĩtũrona arĩithĩtie mbũkũ nyingĩ, nanĩtũrona kwĩna irio aracihe, mbũkũ nĩcitũteithagia na indo nyingĩ, kuona atĩ ona nĩcithĩnjagwo na nyama yacio nĩtwĩkaga ya kũrĩo, koguo mũrĩmi angĩrĩma ciĩ nyingĩ, noatwĩke wa gũthĩnjĩra arata ake, kanona ningĩ agathĩnja, na atwĩke wa gũciendia, harĩa atwĩkaga wa kuona mbeca, ona ningĩ nĩcirutaga thumu mũingĩ, na thumu ũcio nĩũkoragwo ũrĩ mwega na ũrĩmi, kuona atĩ mũrĩmi ũyũ ndangĩaga mũgũnda, kũrĩa arĩtwaraga thumu ũcio, na irio ciake nĩcigũtwĩka cia gũkũra wega, ona ningĩ nĩitũheaga kĩndũ ta nyama, na thumu, nanĩciciaranaga mũno, koguo mũrĩmi nĩakũhota kwendia ciĩ nyingĩ, nanĩegũtwĩka wa kuona umithio mũingĩ, kuona atĩ mbũkũ ciciaranaga kuma nginya atĩ twana tũnana, koguo mũrĩmi nĩagũcokerio mbũkũ iria athĩnjĩte, na mbũkũ iria endetie, nanĩegũtwĩka wa gũcikũria, na atwĩke wa gũciendia.

ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga gĩcigo-inĩ gitũ, na kaingĩ mũno ĩtũmĩkaga kũruga irio, kuona atĩ ũngĩruga irio ciaku, nĩũtwĩkaga wa kũmĩkĩra irio-inĩ, na irio icio nĩcikoragwo na cama mũingĩ, tondũ nĩcitũmĩkaga mũno, tiatĩ nonginya ũtũme ciinyingĩ, kuona noũtũmĩre ĩmwe kana igĩrĩ, nanĩwĩkaraga irio ciaku cama mũingĩ, na kaingí kĩndũ gĩkĩ gĩkoragwo thoko, kũrĩa kĩendagio nĩ andũ a thoko, na gĩtikoragwo na thogora mũingĩ, kuona atĩ ũngĩthi na mbeca ciaku nini, nĩũkũhota kũgũra, koguo kĩndũ gĩkĩ nĩgĩtũmĩkaga ona nĩĩ andũ aingĩ, kuona atĩ ndũngĩhũthĩra mbeca ciaku nyingĩ nĩgetha tĩ ũtwĩke wa kũgũra, koguo andũ aingĩ nĩmatwĩkaga a kũgũra, na kũhũthĩra gwĩkíra irio-inĩ ciao, na andũ magatwĩka kũrĩa irio ciao ciĩna cama.

Mbica-inĩ ĩno, nĩtũrona matunda, matunda maingĩ mũno, harĩa tũrona maigĩtwo mwena, harĩa harĩ na rori, na nĩ, matunda maya nĩmateithagia rũrĩrĩ mũno, kuona atĩ andũ nĩmatwĩkaga a kũgũra, na andũ magatwĩka a kũmarĩa, harĩa mateithagia mwĩrĩ, kuona atĩ makoragwo na maĩ maingĩ, ona ningĩ nĩmerĩkanaga atĩ nĩ matuĩkaga gũtheria thakame, kanona kũongerera thakame mwĩrĩ, koguo ona andũ nĩmathiaga thibitarĩ, namagatwĩka akwĩrwo ũrĩa mangĩmarĩa, naningĩ arĩmi nĩmarĩmaga mũno matunda maya mĩgũnda-inĩ yao, kwoguo mũrĩmi angĩ angĩtua wakũ gũtwĩka atĩ nĩara nĩararĩma mũno matunda maya, nĩatwĩkaga wa kwenderia andũ, na andũ aingĩ, ona kuona atĩ nĩendagia maingĩ me hamwe, kũrĩa endagĩria andũ aya mokaga kwendia thoko, koguo mũrĩmi nĩagũtwĩka wa kuona mbeca ciake ciakũigana, na nĩagũtwĩka wa gũcokia matunda mangĩ mũgũnda wake thĩinĩ.

Haha nĩtũrona igwa, harĩa igwa ici nĩ nyingĩ mũno, na rĩmwe cihingagwo hamwe, ciohagwo na rũrigi, na nĩgetha citigatuĩke cia gũtamba mwena mwena, cituĩke cia gũkũra cirorete naigũrũ. Na ciohagwo nĩgetha cigakũra ciĩ nyingĩ hamwe, na nĩgetha citigatuĩke cia kũgonyeka. Igwa cikoragwo na cukari mũingĩ mũno, na andũ nĩmeragwo macirĩe, kuona ona nĩ citeithagia hinya wa magego, tondũ ũcirĩaga na magego, na ũgĩkĩũa na magego kana ũkĩrĩa, nĩgĩteithagia magego maku makũre mena hinya mũingĩ. Na ningĩ ona cukari ũcio ũratuĩka wa kũmeria nĩgetha ũte kĩrĩa ũrate, nĩ cukari ũcio nĩũteithagia mwĩrĩ, tondũ nĩwĩingĩragia mwĩrĩ cũkari. Na ningĩ ona kĩgwa nĩciteithagia, nĩcituĩkaga cia gũthondeka cukari, ũyũ twendagĩrio nja, na andũ nĩ, mũrĩmi nĩatuĩkaga wa kũgunĩka, kuona nĩendagĩria kambũni icio cithondekaga cukari. Koguo ye nĩatuĩkaga wa gwĩcokeria mbeca, na akona ningĩ ũtheremi wa indo ciake, na nĩatuĩkaga wa gũthiĩ na mbere na kũhanda igwa ingĩ mũgũnda-inĩ wake.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩreciria ati mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi. Kuona atĩ ahandĩte indo ici, kuona nĩ marenge. Na marenge mahandagwo kũndũ, na nĩgetha matuĩkaga ma gũtamba kũndũ kũnene mũno, na magatuĩka ma kũrehe marenge. Kũrĩa marenge maya mũrimi nĩatuĩkaga wa kũmenderia andũ, andũ a thoko, kana ona andũ a itũra. Na nĩatuĩkaga wa kuona mbeca nyingĩ mũno, kuona atĩ akĩenderia andũ acio nĩatuĩkaga wa kũgunĩka mũno. Na ningĩ ona mbeca icio nicikũmũteithia, kuona atĩ nĩagũthiĩ na mbere na gũtheremia ũhoro wa ũrĩmi, na nĩagũtwĩka wa gũthiĩ na mbere kũhanda marenge. Kuona ona atĩ nĩmaramũrehera baida yake, ĩrĩa agĩrĩirwo nĩkũona nĩgetha ũho, atuĩke wa gũthiĩ na mbere na kũmahanda, na atuĩke wa kwenderia andũ a itũra kana ona andũ a thoko, na nĩgetha matuĩke a kwenderia andũ arĩa matahandaga uh marenge miciĩ-inĩ yao.

Matunda maya makoragwo na mahũthĩro maingĩ mũno, kuona wega matunda maya, nĩ atĩ nĩũmakoraga o thoko o yothe, kũndũ guothe ũngĩtua gũthiĩ thoko, nĩũtuĩkaga wa kũmakora handũ makĩendio, na ũcio nĩũndũ mwega kuona atĩ ndũgũthĩnĩka ũkĩmetha, na matunda maya ningĩ nĩmatũmikaga, makoragwo na mahũthĩro maingĩ, ũhoro wa mwĩrĩ, na wega wa gũ gũtũ gũtigĩrĩra, atĩ mwĩrĩ waku ũngĩrĩa matunda maya, nĩmateithagia nĩgetha mwĩrĩ waku ũkorwo na riri mwega, na ndũgakorwo ona ndwari o yothe, kuona atĩ nĩmarĩagwo me methĩ, na rĩmwe andũ nĩma ma marugaga, nĩwĩkĩraga irio-inĩ ciaku, no wĩkĩre ũkĩruga indo ta marigũ, nyama, na nĩ ũtuĩkaga wa kũmĩ kũmatinangia o ũrĩa ũkwenda, na nĩgetha irio ciaku nacio cigie cama mũingĩ, na andũ arĩa mũratuĩka a kũrĩa hamwe nao, nĩmatuĩkaga a gũkena, na ningĩ matunda maya makoragwo me mega he mũrimi, kuona mũrĩmi ta ũyũ atua kũhanda matunda ta maya, nĩmatuĩkaga ma gũtamba kũndũ kũnene, koguo makĩruta matunda maya me maingĩ, nĩatuĩkaga wa kũmendia, na agatuĩka wa kuona mbeca, na agacokerio mbeca ciake njega, na nĩgetha athiĩ na mbere na kũhanda matunda maya.

Gwĩka ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, ũkoragwo na mabataro maingĩ mũno, tondũ ũndũ wa mbere, nĩũhotaga gũteithia mũrĩmi, kuona atĩ mũrĩmi agĩkũria makondo, nĩatwĩkaga wa kũmenderia andũ a na njaa, na andũ acio magũraga na, na thogora mwega, namagatwĩka agũtigĩra mũgũ mũrĩmi, mbeca njega, ũrĩa akũhota gũthiĩ nambere na kũhanda mĩkondo ĩngĩ, nanĩgetha athiĩ nambere, nakũruta makondo, akĩendagĩria andũ, kuona atĩ arĩ na mũgũnda mũnene, nĩagũthiĩ nambere na kũhanda mĩkondo ĩngĩ akĩongagĩrĩra, nanĩgetha atwĩke wa, kũendia makondo, marĩ maingĩ, noguo makondo make nĩmagũkinyĩra andũ aingĩ, na oũrĩa mũrĩmi arendia makondo maingĩ, noguo akuona mbeca nyingĩ, nanoguo agũthiĩ nambere na gũkũria mĩkondo mĩngĩ, koguo ũndũ ũyũ nĩwabata kuona atĩ ona andũ arĩa marenderio makondo, makondo maya ũngĩthi kũgũra thoko-inĩ, nĩũmakoraga, na ũngĩrĩa maondo nĩũtwĩ nĩmatwĩkaga magũteithia mwĩrĩ, nĩmaheaga mwĩrĩ hinya, na mwĩ'ri waku ũgathi nambere nagũkũra, wĩna riri mwega.

Ingĩenda kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no nyambe ndimũire ambe agũre mũgũnda handũ kana ona akorwo na mũgũnda, kana ona no oke na ndĩmũbundithĩrie mũgũnda wakwa, harĩa ũkuona atĩ mũndũ ambaga gwaka na mĩtĩ, na nĩgetha matunda maya mone ha gũtambĩra, na nĩgetha makorwo marĩ maingĩ. Tondũ matunda maya magĩaga kũndũ gwa gũtambĩra nĩ gũthũka mathũkagĩra thĩ kana ona makaga gũkũra. Kwoguo nĩgetha ũtuĩke wakuruta matunda maingĩ na marĩa mena riri, kana ona matunda manene, mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũthondeka handũ matunda kana mũmera ũcio ũkũhota gũtamba, na nĩgetha ũkũrutĩre matunda mathaka. Na nĩgetha o ningĩ matunda ta maya ũngĩtua kwenderia andũ matunda maya, ukũenderia andũ aingĩ, na nĩguo ũkuona mbeca nyingĩ, kuona atĩ andũ nĩ mokaga kũgũra matunda maya na magatuĩka ma gũthiĩ na kũruga na makarĩa.

Gũkũrĩa matunda maya gũkorogwo na bata mũingĩ mũno rũrĩri-inĩ rwitũ, kuona atĩ ũndũ wa mbere, wĩta mũrĩmi, nĩũtuĩkaga wa kũgetha, harĩ o kĩmera kĩmera, na nĩũtuĩkaga wa kwenderia andũ, harĩa nowenderie andũ a thoko, kana ona nowenderie andũ a kũu itũra rĩanyu, kũrĩa mokaga gũkũgũrĩra, na nĩ ũmendagĩria na thogora mwega, na nĩgetha onawe ũtuĩke wa kuona mbeca ciaku ci ciaigũrũ, ona ningĩ ũndũ ũyũ nĩũteithagia na rũrĩrĩ, kuona atĩ andũ aya magethaga matunda maya, makoragwo marĩ maingĩ mũno, harĩa onao nĩmatuĩkaga akwenderia andũ a nanja mabũrũri, na nĩ arĩa macigaga wega, na cigatuĩka cia gũtwarwo mabũrũri manja, koguo ona magũrwo, andũ acio nĩmatuĩkaga a kuona mbeca nyingĩ mũno, haria nĩma mbeca icio nĩcimateithagia, matuĩke a gũthiĩ na mbere na gũtheremia ũrĩmi wao, kuona atĩ mbeca iria marona nĩ njiganu, ciakuongerea matunda ta maya mũgũnda, kana ona nĩgetha matuĩke a kũrehe mũcini, iria ingĩmateithĩrĩria nĩgetha mathiĩ na mbere, na nĩgetha mathiĩ nambere na kuonjorithia, ũrũmi ũyũ wao wa matunda maya.

Nĩgetha ũtuĩke wa kũruta mũndũ gũika ũndũ uyũ, nonginya ũkorwo na ũmenyo mũingi mũno, kuona atĩ gũtega ma maĩ handũ, hatarĩ na rũĩ hakuhĩ, ũkoragwo wĩ wĩra mũingĩ, tondũ nonginya ũkorwo ũthondekeire handũ hau wega, kuona atĩ no nginya wakĩre rĩmwe na mbaũ mĩena, na nĩgetha ũtuĩke wa gũ gũĩkĩra maratathi, kana ona nĩgũkoragwo nginya na hema iria citũmĩkaga, na nĩgetha cituke cituĩke cia kũnyitĩrĩra maĩ, ũrĩa maĩ macio matangiuma hau, kana matuĩke ma gũitĩka, na hema ĩyo no nginya ĩkorwo ĩ nyũmũ mũno, nĩgetha ndĩgatuĩke ya gũtũrĩka, to kuona maĩ macio nĩmakwanjia gũitĩka na nja, ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa gũtega thamaki, koguo no nginya maĩ macio ũtigĩrĩre atĩ matikuma nanja kuona atĩ maĩ macio mangĩonera handũ ha kumĩra, thamaki ciaku nĩ cigũtigwo citarĩ na maĩ, na nĩgũkua cikuaga. Koguo nĩgetha ũtuĩke wa kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũkorwo na ũmenyo wa kĩrathi kia igũrũ, ũrute mũndũ ikinya gwa ikinya, na nĩgetha ndagathiĩ kũhĩtia kũrĩa agũthiĩ na mbere gwĩka wĩra ũyũ wake.

Ĩĩ nĩkahakoragwo na bata mũnene mũno, gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ, ũyũ nĩ mũrĩmi, na ena mũndũ, ũroka kũmũteithia nĩgetha atuĩke wa kũrora mĩmera yake, ĩrĩa ahandĩte, kana nĩrathiĩ nambere na gũkũra wega, kana ona indo iria ĩrabatara, nĩgetha ĩthiĩ nambere na gũkũra ĩtakũrwara, koguo ũndũ ũyũ wagwĩka nĩũndũ wa bata mũno, tondũ nĩũhotaga nĩgetha ũgirĩrĩrie kuona hathara, ĩrĩa igũka ũngĩaga kũrora mĩmera yaku, kuona atĩ wagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩraheo thumu, thumu wa kũigana, na nĩgetha ĩkũre ĩna hinya, nandĩgatuĩke ya gũkuĩra handũ thĩ, kana ona yakũra, ndĩgatuĩke ya kũruta, iguno iria citagĩrĩire kana iguno nini. Koguo nĩwagĩrĩirwo nĩgũthiĩ nigetha ũmenye onakorwo mbura ndĩroira, ũmenye ũrĩa mũgũnda waku ũgũkinyĩrwo nĩ maĩ, na kana ona uge, wandĩke andũ moke maguitĩrĩrie maĩ, nokorwo wĩna rũĩ gatagatĩ, kana ona hakuhĩ, nĩũtuĩkaga wa kũrehe maĩ hakuhĩ na mũgũnda waku, na nĩgetha ona kwaga mbura, mĩmera yaku nĩgũthiĩ nambere na kũgĩa maĩ.

Kwĩna itũmi nyingĩ, iria cingĩtũma wende kĩndũ gĩki, kuona atĩ mũhĩa nĩ ũteithagia na maũndũ maingĩ mũno, kuona atĩ mũhĩa nĩ ũthĩagwo nĩ ũtuĩkaga wa kũmithio na ũgathĩo na ũgatuĩka wa gũtuĩka mũtu harĩa mũtu ũcio no urugwo wĩ ta cũrũ, na nĩguo tuonaga andũ a tene nĩ matuĩkaga a kũruga cũrũ wĩna mũtukanio wa indo nyingĩ na mũhĩa nĩ ũmwe wacio. Na nĩmatuĩkaga a gũtukania na makaruga cũrũ, kuona atĩ cũrũ ucio wĩragwo atĩ nĩ ũheaga andũ hinya kuuma andũ anini nginya andũ akũrũ. Harĩa na nĩguo andũ meragwo atĩ nĩ magĩrĩire mũtu wĩna mũhĩa na nĩgetha matuĩke a kũgĩa hinya mahĩndĩ na nĩgetha ona mangĩhota gũtwara ũndũ na no mahote gũikara mĩaka mĩingĩ matekwĩonera mogwati ma mahĩndĩ. Ningĩ ona mũhĩa ũyũ nĩ ũteithagia arĩmi kuona atĩ arĩmi ta aya marĩmaga mũhĩa ũyũ nĩ matuĩkaga a kwendia na mendia nĩ monaga mbeca nyingĩ kwoguo nĩmekũhota gũthiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi wao, mategũtinda magĩthĩnĩka ũhoro wa mbeca.

Ũndũ ũyũ wagũkũria nyeni ici, ndũcenjetie mũno, no wĩna maũndũ marĩa macenjetie, kuona atĩ thikũ ici, nĩgetha ũtwĩke wa kũhanda nyeni ta ici, kwĩna andũ arĩa mathiaga kũgũra mbegũ, thikũ ici nĩgũkoragwo na mbegũ, iria ũkaga ũgaciita mũgũnda-inĩ waku, nogacitĩrĩria maĩ nanĩgetha cigatwĩka cia gũkũra, kũrĩa rĩmwe nĩũkoraga ona mbegũ ici, cikoragwo ci cia mĩthemba mĩingĩ, gũkoragwo na iria nene mũ, gũkoragwo atĩ na nyeni, iria cina mahuti manene mũno, na gũkoragwo na mbegũ iria cia nyeni, cina mahuti manini, kwoguo ũgĩthiĩ kũgũra, nĩwĩ, nĩũtwĩkaga wagũtarĩrio mĩthemba ya nyeni iria ũrenda kũhanda, nanĩgetha ũgatwĩka wa kwĩra mũgũ, mũndũ ũcio ũrakwenderia, nyeni iria wee ũrenda kũhanda, na nĩatwĩkaga wa gũgũteithia, no ũrĩa ũgũthiĩ, ũtwĩke wa gũcihanda, na cirute maguno marĩa we ũrenda, citagũgũthumbũra, kanona cirĩo nĩ igunyũ, kuona atĩ nĩmagũteithagia nginya gũkwenderia gũkwenderia ndawa ĩrĩa ũgũthiĩ kũmĩhũthĩra, kana ĩrĩa ũgũthiĩ gũitĩrĩria, nĩgetha nyeni ciaku cikũre wega ciĩna riri.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, nĩatĩ nĩndĩrona maya nĩ matumbĩ, no maya nĩ makorogoco ma matumbĩ, harĩa atĩ nĩkũrĩo marĩĩtwo, kanona kana, nĩmarakoeirwo nĩ ngũkũ, na magatwĩka ma, tũcui nĩtũraumire gũkũ, koguo, no, ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩreciria atĩ ũndũ ũyũ noũkorwo nĩ mũndũ wĩna matumbĩ maingĩ, kanona mũndũ ũrarĩma matumbĩ gwake, koguo nĩatwĩkaga atĩ nĩaramendia, kana agatwĩka wa kũiga ngũkũ nĩgetha citwĩke cia gũkomera, nanĩgetha atwĩke wa kũgĩa tũcui, na tũcui tũ nĩtũteithagia mũrĩmi, kuona atĩ angĩtwĩka wa gũcihe irio wega, na maĩ, na nĩcitwĩkaga ciagũtwĩka ngũkũ nene, na nĩ atwĩkaga wa gũciendia, kanona agatwĩka wa gũciendia cirĩo tũcui, koguo níatwĩkaga wa kuona mbeca nyingĩ, nahau enda koguo nĩatwĩkaga wakũ gũthiĩ nambere na kũgũra irio ta cia ngũkũ harĩa agũthiĩ nambere na gũkũria ngũkũ ciake iria enacio, nakwenderia andũ.

Ĩĩ ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ gwĩtũ, kuona atĩ ũyũ nĩ thumu na nĩ ũtũmĩkaga mĩgũnda-inĩ, na nĩgũo andũ mekĩraga mĩgũnda-inĩ na nĩgetha mone maumithio mega kuma indo-inĩ ciao irĩa maratuĩka a kũhanda mĩgunda-inĩ. Na indo icio nĩ ta; mbembe, mboco, o na andũ makĩhanda nyeni nĩ mekĩraga thumu mĩgũnda-inĩ yao, na nĩgetha irio icio cituĩke cia gũkũra na cituĩke cia kũmũhe maguno mega, kuona atĩ mũrĩmi ũcio agĩtuĩka atĩ wa kũruta thumu ũyũ, mamarutaga marutaga o migũnda-inĩ ya o, kuona atĩ nĩmakoragwo amigĩte indo ta ng'ombe, mbũri, ona ngũkũ nĩciheyanaga thumu, na nĩmatuĩkaga agũikia mahuti kũu thĩiniĩ, na nĩgetha thumu ũcio wa ng'ombe kana ona wa mbũrĩ ũtuĩke wa gũtukana na mahuti macio na nĩgetha thumu ũcio ũkaingĩha na ũgatuĩka wa kũiganĩra mĩgunda-inĩ yao. Koguo thumu ũyũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno kuona atĩ nĩgetha ũhande na nĩgetha wone irio njega, kana o na nĩgetha mũrĩmi atuĩke wa kuona atĩ indo ciake irĩa ahanda nĩ ciaumĩra wega, no nginya atũmĩre thumu na nĩgetha indo irĩa ekuona ciũke cĩ na riri, na ciũke ciĩthaka, koguo nĩ ekuhota kwenderia andũ.

Ĩĩ nĩhakoragwo na bata mũno, kũrĩma kahũa, kuona atĩ ka wahanda kahũa, nĩũtuĩkaga wakuona mbeca, kuona atĩ kahũa gaku gakũra, kena riri nakaneneha, nĩũtuĩkaga wa gũgatua, na mũg tũtuĩkaga a gũgatwara gĩthĩinĩ, na gĩthĩi gĩthĩinĩ kĩu mwatwara, nĩgũkoragwo na andũ arĩa matuĩkaga agũthiũrũrũka, arĩa mokaga makĩroraga kahũa gaku kana kena gĩko, na gĩko gĩa kahũa kaingĩ gĩkoragwo kĩ mahuti macio ma kahũa, nanĩmũĩragwo mũkĩrute, ona ningĩ nĩmũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na kahua keru mũno, kau nako nĩmwĩragwo mũga mũgatwe, mũgatige, kana mũkaruta kahũainĩ ke karĩa kega, na kĩu gĩkorogwo gĩ tagĩko, ona ningĩ nĩgũkoragwo na kahũa karĩa gatarĩ keru mũno, karĩa gakoragwo gatarĩ keru, ona kau nĩmwĩragwo mũkarute, kuona atĩ gĩthĩinĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũtwara kahũa karĩa keru. Koguo mũngĩthiĩ ũgũtwara kũu, nĩmũtuĩkaga a gũthimĩrwo, ithimi, na nĩgetha ũtuĩke wa kũmenyeka, ũmũthĩ wathima kaigana atĩa, na nĩgetha mwaka kana mĩeri yathira, nĩmũtuĩkaga a kũrĩhwo, na mũkona mbeca cianyu, na mbeca icio nĩciteithagia mũrĩmi, kuona atĩ nĩatuĩkaga wa kũhũra kahua gake ndawa, na ningĩ akagũra thumu, na agatuĩka wa gwiitĩrĩria kahũa gake, na nĩgetha gakũre kena riri.

Haha nĩtũrona, atĩ nĩ mũrĩmi, ageretie gũtega maĩ, gatagatĩ-inĩ wa mũgũnda wake, na ngwĩciria ategete nĩgetha atuĩke wa kũrĩma kĩndũ ta thamaki, nanĩahotaga kũiga thamaki ciake haha, harĩa acirigicĩirie, na ciĩ njaa, handũ haha nĩakoragwo ahathondekete, na maĩ maya agatuĩka wa kũmatega, nanĩgetha atwĩke wa gũikia thamaki ciake hau, nacitwĩke cia gũikara hau, koguo nĩtakoragwo athondekeire thamaki ciake nyũmba, nociĩ njaa wa mũgũnda wake, kuona atĩ ciĩ gatagatĩ wa mũgũnda, kwoguo nĩarĩthiaga agacitwarĩra irio, nagatwĩka wagũtwarĩra irio nĩgetha citwĩke cia kũrĩa, kuona atĩ thamaki nonginya nacio cirĩe, nanĩgetha citigatwĩke ciagũtua, ciakũ, kũgĩa na ndwari, kanona cigĩkue nĩũndũ wa ng'aragu. Na handũ haha nĩtũrona nĩ hega kuona atĩ nĩ njaa koguo kũ thamaki icio kuona riũa nĩ wega nanĩ ũhũthũ, kuona atĩ riũa rĩ rĩrĩ ohau, kwoguo nĩcigũtwĩka cia kuona riũa, kwoguo thamaki ciake nĩcikũgĩa na riri, nanĩcigũtuĩka na na ciakwendio na na thogora mwega.

Ũndũ ũyũ wa kũrĩithia, rĩmwe nĩ wĩkagwo nĩ andũ, na njĩra citiganĩte, kuona atĩ kwĩ andũ maciohagĩrĩra nja, kana ona magatuĩka wa gũcitwara nja kũrĩa barainĩ, nĩgetha cituĩke cia kũrĩa mahuti macio makũrĩrĩire bara, kana ona kwĩna andũ macitwaraga mĩgũnda-inĩ yao, cigatuĩka cia kwĩethera irio kũu. Na kwĩ andũ a mĩthemba ĩngĩ, arĩa makoragwo makĩire nyamũ ciao kũrĩa kwao nja kana ona mũgũnda-inĩ wao, na nĩgetha o mathiage nja magaciethera irio, na magoka magacitinangĩria cirĩ o kĩumba-inĩ kiao, na nĩgetha cikarĩĩra handũ tarĩ mũharatĩini. Kwoguo ũrĩmi ũyũ ũkoragwo na njĩra citiganĩte, kuona o mũrĩmi akoragwo na njĩra yake ĩrĩa arenda gwĩka. Kuona atĩ nĩ tuona icio nĩ njĩra igĩrĩ; kwĩna andũ a gucihingĩra nja na kwĩna arĩmi arĩa makoragwo macithondekeire nyũmba nĩgetha cikare kũu thĩinĩ. Kwoguo ũcio nĩ arĩhotaga kũmenya atĩ ng'ombe ciake kana ona mbũri ciake cirĩ o handũ thĩinĩ cihingĩirwo. Kwoguo ucio ndarĩ na wĩra mũingĩ, wa gũtinda agĩcihingũra, agĩcitũara nja, nĩgetha cituĩke cia kũrĩa.

Nĩgetha ũtuĩke wa kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũkoragwo ũthiĩte ũgathomithio ũrĩa wagĩrrĩirwo nĩgwetha maratathi, na ũrĩa tĩri ũcio ũrekĩra karatathi-inĩ kau, thumu ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra na nĩgetha tĩri ũcio ũkorwo wĩ mũnoru, atĩ nĩ ũkũhota kũhanda kĩndũ gĩaku na gĩkũrĩre hau ĩtagũtinda atĩ gĩgĩkua kana o na kana atĩ kĩrware kĩagegũkũra rĩngĩ. Kogwo nĩgetha ũtũĩke wagũthomithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũmũthomithie ikinya gwa ikinya, nĩgetha ahote kuoya andĩke handũ amenye ũrĩa agĩrĩirwo nĩgũthondeka tĩri ũcio na ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhanda indo irĩa agĩrĩgwo nĩ kũhanda hau, na nĩgetha cikũre ciĩ na riri mwega tondũ rĩmwe o na nĩcihandagwo, na nĩgetha ũgĩcitwara mũgũnda-inĩ waku rĩmwe mũndũ nĩatuĩkaga wa kũruta iratathi riu rĩkoragwo rĩigĩtwo igũrũ, ũgatuĩka wa kũruta mũmera ũcio ũrĩo na tĩri ucio ũkaũnyita ũkaũhanda mũgũnda harĩa ũrenda, na ndũkuaga. Koguo no nginya ũbundithie mũndũ ikinya gwa ikinya na nĩgetha ndagatuĩke wa kũrũga ikinya rĩmwe.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona atĩ haha nĩ andũ matete irio, kuona atĩ nĩturona kwĩna hoho nde, nĩtũrona ona kwĩna mbembe, ona kwĩna mboga, na kwĩna nyanya, na kwĩna ona matunda magĩ, harĩa nĩ tũrona kwĩna nginya macungwa, na ngwĩciria indo ici nĩ cithũkĩte cigĩgakinyĩra mũgũri, kana ona cingĩgakinyĩra andũ a thoko, kana ona ningĩ ona andũ a thoko nĩ magũrĩte na cikamakinyĩra thoko, no agũri matirathiĩ kũmagũrĩra. Kwoguo nĩ ũkoraga atĩ andũ acio, indo ciao cingĩthũka, nĩ matuĩkaga a gwetha handũ ha gũcite, na kaingĩ ũkoraga atĩ andũ aingĩ maciteaga hakuhĩ na rũĩ, kuona atĩ irio ta ici nĩcituĩkaga cia gũthirĩra thĩ. No ngwĩciria ũndũ ũyũ ti mwega, kuona atĩ nĩ matuĩkaga a gũthũkia thĩ ũrĩa kũhana, na ningĩ irio ici ciathũka, ta rĩu ta haha citetwo nĩ hatuĩkaga ha kũnunga ũru, kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩirwo gũtiganwo naguo, kuona atĩ nĩ gũthũkia ũrathũkia riera kana ona gũthũkia kũndũ kũu.

Nĩ hakoragwo na bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ. Handũ haha nĩ tũrona irio ici kana ona indo ici nĩ cigĩtwo hamwe na cigatuĩka cia gũcokanĩrio hamwe, na irio ici nĩ tũrona kwĩna mboga, kwĩna nyanya, kwĩna matunda ta maembe, na nĩ tũrona ona kwĩna mababai na kwĩna makoro. Na indo icio cikoragwo mũno thoko-inĩ kũrĩa rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ andũ acio a thoko, mena indo cithũkĩte kana ona andũ arĩa mathiaga makagũra na makarĩa indo kũu nĩ matuĩkaga a kũiga makoro handũ hamwe, na nĩ gũkoragwo na andũ mokaga gũcioya na nĩgetha matuĩke agũthiĩ gũtwarĩra ng'ombe ciao ciĩ kwao mũciĩ. Koguo gwĩciria ũndũ ũyũ nĩ wa bata no ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩgetha kũgirĩrĩria, nĩgetha kũgirĩrĩria gũtigakĩgĩe na gĩko kĩingĩ mũno, kuona atĩ kwĩ andũ mathiaga gũcite o kũrĩa marĩcitee. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia kuona atĩ thoko nĩ ĩgũikara ĩĩ theru, na kũndũ guothe gũgũikara gwĩ gũtheru, na ningĩ nĩ wega atĩ ng'ombe nĩ ĩgũtuĩka ya gũthiĩ, ĩtinangĩrio irio ta ici na ituĩke ya kũrĩa.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩtũrona atĩ kwĩ na mwaki ũrakana, na mũndũ ũyũ nĩtũrona atĩ nĩkũruga araruga, na ena mũiko hau mwena awũigĩrĩire iratathi-inĩ, nanĩgetha ndũgatuĩke wa kũhana gĩko, nanĩtũrona riko rĩrĩ nĩrĩa ma mari mahiga matatũ, harĩa atĩ o ihiga rĩkoragwo mwena mwena mwena, na rĩgatuĩka rĩa kwenjerwo hanini, nĩgetha rĩtuĩke rĩa kũnyitĩrĩra thaburia ĩrĩa ĩkũigĩrĩrwo hau wega, na matigatuĩke makũgũa, koguo nĩmenjagĩrwo hanini, na nĩgetha marũme thĩ, na nĩgetha matigatuĩke ma kũinana mũndũ akĩruga kĩndũ ta ngima, kanona mũndũ aigĩrĩra nyũngũ, ndĩgatuĩke ya gũteng'ũka mũthe mwena ũmwe, nanĩtũrona riko rĩrĩ kwĩna ngũ ciĩkĩrĩtwo, ngũ ici ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ciĩ nyũmũ, na nĩgetha citigathumbũre mũndũ, kanona citigatoge mũno, nacikoragwo ciatũrĩtwo, na mũndũ rĩmwe nĩakoragwo acigĩte itara, nĩgetha cituĩke cia gũita maĩ, kanona ũgaciatũra ũgaciiga handũ, handũ citangiurĩrwo, nanĩgetha ciũme, na nĩcio mũndũ ahũthagĩra kũruga, kuona atĩ ciĩ nyũmũ wega, nĩcirugaga wega citakũhora.

Nĩgetha ũtwĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ haha nĩ harĩa, mũndũ ũyũ wĩra wake nĩgũtigĩrĩra atĩ o mũndũ o mũndũ, nĩatuĩka wa gũkinyĩrwo nĩ mũrigo wake, gũtarĩ na mahĩtia, na mũrigo wake ũrĩ o ũrĩa ũri kuma kũrĩa umire o kĩ kambũni, ũtakũringithio, kanona tondũ indo iria cingĩkorwo thĩ-inĩ, nocikorwo nĩ indo cia gũkua, koguo nonginya mũndũ ta rĩu toyũ, akorwo oĩ gũtwara ngari, nena marũa ma gũtwara ngari, kwoguo nonginya akorwo athiĩte ta thukuru, agathomera ũhoro wĩgiĩ gũtwara ngari, na handũ haha nĩakoragwo atĩ athiĩte, nagathomera mĩeri iganona, harĩa nĩgetha, arĩkia irathi ciake, nĩatwĩkaga wa kũheo marũa, marũa marĩa arĩthiaga namo, nanĩgetha angĩtwĩka wa kũrũgamia, kũrũgamio, nĩ thigari, nĩagũtwĩka wa kũmarutĩra marũa, na amonie atĩ ye nĩagĩrĩire nĩ gũtwara ngari, kana nĩetĩkĩrĩtio. Ningĩ nonginya ũkorwo na hinya, kuona atĩ mĩrigo ĩno ũthiaga ũkĩrekagia o kũndũ o kũndũ, nonginya ũkorwo wĩna hinya wa gũkua, ũkinyie nginya kũrĩa ĩbatiĩ gũkinya, na nĩgetha ũtwĩke wa kũnengera mwene, na atwĩke wa kũandĩka kũndũ, atĩ nĩwakinyia mũrigo wake wega.

Mbica-inĩ ĩ no nĩtũrona kwĩna andũ atatũ, na andũ aya nĩmakenete mũno. No ngwĩciria andũ aya nĩ kwĩhotanĩra mehotanĩire kĩheo kĩraheanagwo nĩ kambuni ĩ no, kũona atĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũhotana no nginya ũkorwo wĩkĩte ũndũ mwega kana o na wĩra ũrĩa ũkorwo nĩ wandĩkĩtwo nĩ kambuni ĩno, no ngĩnya ũkorwo atĩ wĩra ũrĩa ũramarutĩra nĩ wĩra mwega, na ũgatuĩka wĩra wakuonekana kogwo nĩ ũgũtũĩka wa gũcagũrwo wĩ ta mũcindani na nĩ ũgũtũĩka wa kũheo kĩheo gĩkĩ, harĩa tũrona kĩheo gĩkĩ nĩ gũthiĩ kũndũ kwehera wĩra-inĩ na ũtũĩke wa gwĩkenera na nĩtũrona atĩ ahetwo thikũ ithatũ kũrĩa atĩ arathiĩ thikũ ithatũ na agathiĩ ũtũkũ igĩrĩ. Kũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ tagũtinda agĩciria ũhoro wa wĩra na atuĩke wa gũthiĩ gwĩkenera. Kũndũ gũkũ no atue egũthiĩ na bamĩrĩ kana ona arata ake.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo na bata mũno, kuona atĩ ũngĩthiĩ kũndũ ũtoĩ ũndũ, nĩũtuĩkaga wa gũkora mũndũ ũkũhota gũgũteithia na mataro, na nĩ atuĩkaga wagũkwĩra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩgwĩka, kana makinya marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũoya, nĩgetha ũthiĩ na mbere na gwĩkũria wĩ tamũndũ, kaingĩ kũndũ ta gũkũ nĩũkoraga nĩ ta bengi, harĩa ũkoraga mũndũ aigĩtwo hau, na wĩra wake nĩ gũgũtarĩria ũrĩa wagĩrĩirwo nĩgwĩka, kana mbeca ciaku ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũiga, na nĩgetha cithiĩ na mbere na gũkũra. Nĩatuĩkaga wa gũgũbundithia ikinya gwa ikinya, ona nĩmakoragwo rĩmwe na mabuku marĩa makoragwo ma gũkuonia ũrĩa ũgũtaithĩka, na rĩmwe nĩmakũhega ibuku rĩu ũtuĩke wa gũthiĩ narĩo gwaku na ũtuĩke wa gwĩthomera, na nĩgetha ona akorwo ndũnanyita maũndũ marĩa ũgũtaragĩrio, nĩũtuĩkaga wa kũmathoma na ũgatuĩka wa kũmamenya. Kwa ũguo ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, kuona atĩ mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũthomithio maũndũ ataroĩ, kana ona ningĩ nĩatuĩkaga wa kũmenya maũndũ mageni marĩa marathiĩ na mbere nakũrehwo kambuni-inĩ kana ona bengi njerũ.

Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, nĩ atĩ woka kwendia indo ciaku nĩ tũrona haha nĩ thoko, na nĩ atumia maikarĩte thĩ magayanĩte o mũndũ ena handũ hake hake, harĩa aigĩte indo ciake irĩa arenda kwendia na nĩtũrona nĩmarendia indo ta marenge, kwĩna ũrĩa wĩ na mbembe na nĩarendia nginya nyeni, ona ningĩ nĩtũrona kwĩ na ũngĩ wĩ na itũngũrũ, angĩ mena nyanya, na angĩ mena matunda ta macungwa. Na nĩ tũrona nĩ marendia nginya hoho na waru ona kwĩna ũngĩ ũrendia nginya marigũ ma kũruga na marigũ marĩa meru. Na andũ aya magĩikara haha makoragwo magĩeterera andũ moke mamagũrĩre, harĩa andũ andũ aya moka mamagũrĩra nĩ matuĩkaga akuona mbeca na mbeca icio nĩ citeithagia mũndũ tondũ mũndũ nĩ ekũhota gũcokia indo irĩa agũrĩrwo na nĩgetha athiĩ na mbere na kũruta biacara yake ata kwaga mbia. Na ningĩ mbeca icio mũciari, eta mũciari nĩekũhota gũthiĩ gũtwarĩra bamĩrĩ yake irio hwa-inĩ nanĩekũhota ningĩ o na gũteithia kũrĩhĩra ciana ciake thukuru, na ona ningĩ mũndũ angĩrũara nĩ ekũhota kwĩrĩhĩra thibitarĩ na nĩe kũhota gwĩtwara, koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno ona rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ.

Handũ haha nĩtũrona andũ mekĩrĩte thuti, manyitĩte kĩndũ kĩrĩa kĩandĩkĩtwo ũhoro wĩgie mbeca iria maraheana, na ngwĩciria marenda kuongerera mbia ici, nĩgetha matuĩke a kũhe, andũ arĩa mathiaga mbere na gũthaka, mĩthako ĩno, kana ona nyĩmbo ĩrĩa ĩkoragwo ĩ bũrũriinĩ ũyũ witũ, na nĩgetha ũrĩa ũkũhota kwĩhotanĩra, kana ũrĩa ũgũtuĩka wa gũtongoria, nĩatuĩkaga wa kũheo mbeca ici, nanĩtũrona mbeca ici ciraheanwo nĩ bengi, bengi ĩmwe nene mũno bũrũriinĩ ũyũ witũ, naũgwo mareka nĩũndũ mwega, kuona atĩ nĩmarenda kuonia andũ, atĩ nĩmakoragwo na ũtana, na atĩ ona mbeca iria marona, nĩmakũhota gũteithia, andũ a bũrũri ũyũ witũ, kuona atĩ nĩmarerutĩra kũheana mbeca nyingĩ mũno, kũrĩ mũcindani ũrĩa ũgũtuĩka wa gũcinda, na nĩgetha atuĩke wa gwĩteithia na mbeca icio kĩmũtũrĩre, harĩa andũ acio okorwo arĩa makuhotana nĩ aingĩ, nĩmatuĩkaga akũgayana mbeca icio, namagatuĩka agwĩteithia.